Adolita tene entito natonita kajo koo ldakitari loeuo aas enoshi siai naikenishoi. Amu etae oshieke ena siai naji census naikeni iltung'ana te kila olari naa esiai ena sidai amu kikenishoi oshi aiken iltung'ana loo losho le Kenya. Aa epuonu oshi kulo tung'ana aigerisho kila enkaji neiken iltung'ana leilo marei. Kelo oshi ninye nikilikuanu intare ajo kebaa inkishu niata kaa biashara itii . Ikilikuanu oshii kuna tokitin tee guton naa madol duo oshi nanu anaa ketaa eneisadia iltung'ana amuu melo sii nikincho esiai. Neeku kadol ajo ina siai ena ibung'ita ena tito etaa ena mashini.

Ee kitiship enasiai oleng amu adolta ltunganak okedito embartan e adol kulo tunganak ajobera okuni etii obo otii tedukuya irkulie era onguan tedukuya irkulie ee kaitiship enasiai oleng amu imbartan kisaidia ltunganak oleng tenasiai enkwatata na kisaidia si ltunganak aisho tosiatin neret nenapie lolan nenapie ntokitin kumok ana nai teniunisho temukunda nikiyie nikinapakini ngwashen nipik nai nkwashen inonok aiteleki kuna nartan niked sinyeyie ena barta nikikwetie eeta eninko pijoki nekwet neaku kaitiship anu enasiai olemg ombartan oo nimikiata oshi yiok tenkop aang imbartan.

Ore padol ena siai adolita oltung'ani otonita otaishito metooshi pisha tenkalo kilo keek loti ena oito. Etashito ele tungani nishopito orkaputi oibor neeta esirkuali narok neeta namuka nanyori nenapita orbene. Ore ele tungani keeta eweji naloito amu ishope. Kajo kenkerai esukul ashu oltung'ani loloito esiai enkop nalakua neeku atanape duo pee eipang' neeku adol ajo kajo keeta oltung'ani ogira airamarie nejoki tooshoki empisha neeku adol ajo keisidai ene negirra aitasheiyie keti irkeek aitobiraki enkop sidai naati irkeek laijo ileleshuani ontokitin sidain.

Ee ore enatito adolita ajo kegira ninye aaunisho egira aaun irkiek le te forest ashua tenkalo ewueji duo neunieki irkiek adol ajo kipimiti tenkorini eeta eusi nagira aipimie peyiebeosh olaini kulo kiek lenyenak aitobiraki ore esiai orkiek paa sidai teneuni na keret ltunganak tebasia enchan amu keyau oshi oleng enchan irkiek na oresi irkiek na keeta enkijape sidai na kisho ltunganak metaa kettii environment sidai mitoki ltunganak aata moyiaritin amu ketii environment sidai.

Ee kaidim atolimu ore enasia na oltungani ele oreuta emukokoteni enoshi nanapieki ilolan adol ele tunganu ajo kajo ake olotuuuno irpaek lenyenak temukunda enye ashu loinyangua neaku kegira tanakata ali amir tenamukokoteni enye e easita ele tungani esiai sidai oleng neaku ore ele papai akelo atum iropiyiani amu keeta irpaek faida sidai amu etuu loinyangu eshali nepuo amir nepuo apejoki ltunganak netii lopuo alo metoito nepik irkomben lenye peitumia tonkolongi naponu a mitoki alau enkurma keaku kepuo aidong loli paek nadolta si orpapai otii tidialo mayiolo ele lenchati naibor ee .

Ee kadamunanu oleng enkolong nataasa enasiai aa ore enasia na eunore ompuka a ore kunapika ingasa ake aun enkiti wueji nipik e nursery ore ake piindip atipikae nursery nidumu tenaduo nursery ino niya apik emukunda sapuk etubulutua penyo ore ake pilo apik enaduo mukunda ino sapuk nepuo abai ana kuna sai nadolta tenapisha ee nakesidai enasiai amu kinyangu ltunganak kumok kuna puka nepuo ainosie olgali na kelek kunapuka eumoto enye amu memuta ninchebnisulita teneaku ipikita enkare keaku ilobake enaduo mukunda ino nigelu empukai nigelu nkutik ake teshumata pemingua enkiti shata tiabori nilo ayier.

Ee ore ebatasat adolta enatasat ajo itukito saanini kajo ore enatasat na enkayiarani nayier endaa tene kajo lesukul ena adolta ajo itukito saanini kumok kajo enormalimuni ore enatasat na itukito saanini nainosieki endaa irmalimulini lenasukul adolta si oltungani oloito tidie kajo olaasak lesiai nadolta oltanki osapuk orok nadolta likae oika teshumata neaku kadolta ajo sukul enasidai naata enkare oleng na kisafi amu lele olikae tap ogira enatasat aitumia netuu ndarasani emabati nado neaku kajo kesukul ena tanadol akeyie.

ore ena naa eunore adolta nanu ilnyanya olchani loo ilnyanya enoshi kiti shani oo ilnyanya nabulu niche atodua eunitoi tene, tiatua kuna puyai lotii inkulukuok atua netii ilkujit, pee memit naa enkong' enaare neeku ina oshi pee epiki ilkujita atua, nimitoki sii aisho ele nyanya lino metoyio, naa kisho naaji oltung'ani metaa keunisho duo naaji aun ilnyanya neun impuka tengaraki keeta eng'eno napik ilpuyai enkare amu iyiolo ajo ore pee ipik olpuya enkare nimitoki amit oladuo puya enkare.

Ee lre padol ena nakadolta enteke natii orkuroro lontekei tekenya adolta ltunganak opoito nenapita irbenia apuo ajing enaduo teke ajo kepuoito na kulo tunganak adung ntana tonkwapi eboo ore oshi ejingata enteke na ambaka ake niata oltungani entoki na ninye entiket nilotie nkwapi eboo aapaakata pijing enateke tenunapita na inatoki naji visa pitum ashomo kwapi eboo na Kesidai oshi enteke oleng aa kengwar oshi pokki ngae pejing enteke amu mentoki nalelek tenijing eteke nilo nkwapi eboo etiu lopuo aisuma etij lopuo siaitin neaku ore enasia kesidai oleng.

Ore oltungani peyiolou enasiai na mpaka ake peshomo sukul nelo aisumare esiaia e agriculture aa lre enasia na e kisumi oltungani teniko teneunisho teneun irkiek, teneun endaa entokibakeyie pooki eunore na entoki ina sidai oleng na keeta taata Market oleng aata oshiake amu meeta na eniko oltungani peton ituenya endaa neakuore enasia adolta oltungani eunito irkiek negira abukoki enkare irkiek, impoosho, entoki ake natuuno tenewueji enamukunda enyebore enasiai kesidai oleng oltungani oun endaa amu mintoki alau entoki ninya tonkolongi naponu.

Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa. Adolita nanu iltung'anak etii atua emeli egira ai swim taitua enkare. Egira ake kulo tung'anak ai raha aijienjoy tiatua ena are naa kisidai doii ena siai amu kincho oltung'ani tayiolo intokitin kumok nitum ataara enkare adol kulo ajo eeta irkaputini sitet aa lenkare egira ninche ajing atua enkare tena meli. Ore ena siai naa kisidai.

Ee adolta ntasati nairowua nati atua enkare egira aresh isinkir adik ajo ibunga irkumok oleng tenanet osinkir aa ore enasiai nakeyieu oltungani ngen oyiolo atasa amu keyieu oltungani oyiolo ataranyaki sinkir pejing ewoi nisho nkuti tokitin nalejaki atua inanetibino na inakata itumoki aibumga sinkir kumok aore sinkir na kenya oshi ltunganak ainosie orgali a ore oshi ninosie orgali ashu inosie entoki niyieu na kenyor iltunganak kumok ainosa isinkir neaku ore osinkiri na keeta maket oleng toltunganak kumok

Aa kore enasia keyieu engeno sapuk ore enasia adolta ltunganak aare entito wenkayioni ogira airony inkomputani enye, aa keyieu nai oltungani oisumaee esiai enkomputa esia e technology petumoki ninye ainoto enkariano sapuk oltunganj oshomo sukul mitaariana oltungani apa oshomo as enasia aa irmalimulini opuo aisum peyiolou entoki nalotu aastenelotu aitumia ninye kunamashinini aa ore kuna mashinini itumia ltunganak asie siatin enkigerore aindim ataasa esiai nikilaki adolta si kulo tunganak ajo enkopis etii aasisho na kaisilig ajo keeta enkarino sapuk naitumia.

ore ena siai naa kaitiship oshi nanu oleng' aa ore ena siai naa enkishooroto oshi naisho enkai oltung'ani , ketii iltung'anak kumok laa mepuo sukul misumi keeta akeduu enkariyiano openy naishorishore, aishora iltung'anak adoolta ene ajo , ishora oltung'ani oji jomo Kenyatta wengayioni enye naji uhuru ore kulo tung'anak naa ilkituak lekenya apa, etii ele tung'ani oji jomo Kenyatta etang'asa apa ninye aku olarikoni le kenya ninye apa oiterua aisho iyiok erikore tolosho , nitoki ake sii ninye olayioni lenye arik tolari otulusoyie aa uhuru, nidol ajo ishora ele tung'aani aitobiraki oleng, nadol sii ninye Raila ishora sii ninye, keeta ele tung'ani enkushooroto sidai aawore naaji pee elo sukul naa irangin ake isumi oitushul.

Ee adolta nanu tene oltungani oji uhuru orkitok le kenya orpresident apailong otupukuo pejing elebotii tanakata oji ruto adolta ajo enetipat ena siai oleng, egira uhuru airoroki isikarini adolta ajo kekumok kulo sikarini oleng kajo kentumi eeta enikuna olosho tosiatini natii kulo tunganak ore sikarini na ltunganak le maana oleng tenkop adolta ajo egira uhuru airorie tene kajo kegira aliki enikunaa esiai amu adolta ajo eetuo pooki kekumok oleng ore sikarini na ninche oingurita enkop etii loitashieki ngwesi, etiu loingurita irbaribarani neas siaitin kumok napaasha na ltunganak le maana oleng sikarini tenkop.

Aa ore ena tanadol nakadolta oltasat otonita akajobolormaasai ashu ololturakana adolta etonta tolorika tesuntai enkaji nadol ajo ketii enebsoitok oleng naoltasat ele oota tpi imunabneeta isaen temurs laijo keeta irpumbui neeta enkila naripa na oltasat ele moruobneeta ntokitin naji tonkaik irmasaa irbamgilini apa oishop ltunganak torpirankash nadom ajo keeta eletungani enkila sidai naripa aa ore apa enasia kenyor apa ltunganak aishopo masaa iltasati .

Ore padol ena adolita ajo eletungani na etii enkii toki anijonrestorant aton airaha eyakaki ntokitin sidain naishop eletungani aitobiraki ijo egira adamu enkolong einoto enye ntokitin naijo nona nadol si ajo etii boo etii esundai nimidipa nadol ajo eeta esaani naripito sidai oleng neeta neeta su aitoki ntokitin naibor ake ishopito neeta enkopiya neeta esaa neaku oltungani otukuse basi ake neeta engudi etukuse eletungani aitobiraki tenoolong e birthday enye.

aa ore ele tung'ani adolta emirita ninye inkiri tene, esiai sidai ena nadolta esita ninye, nadol likae otashare kelio emirta ninye isudai netii likae idie kajo naa koloinyang'utua ninche amu adol eekito oltupa lesoda , nadol likae ekedito osimiti tedeweji inyang'utua sii niche intokitin naanya naa ore kuna kera naa ore kuna kera naa kegira kuna kera aas esiai sidai, aa ore pee emir kuna kirik enyanak amu kenyor iltung'anak kumok inkiri naa pejo amu kisidain amukirowua naa kemelok sii naa intokitin oshi sidain oleng' inkiri tososen lo ntung'ani, aa ekiret metaa iyata biyotisho sidai neeku ore kulo tung'anak nadoolta ajo kegira aas esiai sidai tene naadolta itaangii le ngare.

Ore tanadol ena na kadol ajo ewoi ene nemirikei ntokitin nashetishoreki ana irmushumani ana nkorin noshi naitamani nkajijik ena ntokitin kumok akeyie niyieu oltungani nintumia enkaji ashu olokeri emiri ntokitin kumok tene ata nye mbaoi nadolta si ltunganak tenebajo kegira amirisho amir ntokitin napaasha netiubmbaka orjiko netii akeyie ntokitin kumok naitumia tiatua aji nadolta si kulo ayiok okuni ogira apuo ajo enkinyannga ake ingua nadol ingorita kuna tokitin ebaki keyieu sinche nepuoi ai

ore pee adol ena siai naa kadol ajo kanisa etii kulo tung'anak nadolita oltung'ani obo oitashito egira aliki iltung'anak kajo kegira naa aisum orerei lenkai nadolita sii oltung'ani laa kajo ninye kemashinini ewosh , amu adolta imashinini tene netiii naa netii naa oltung'ani logira aya kulo tung'anak impishai aakisidai kanisa oleng' amu kisho iltung'anak metayiolito intokitin kumok neeku enkisuma akeninye etii kulo tung'anak sapuk adol ilooota ibukui naigerito.

Ekaidip atolimu ajo ore entoki nagira aasa tene na adolta ltunganak aare irpapaini oreuta emukokoteni natii irkiek na osikiria ogira arumo enatoki ore kulo tunganak na kajo kitauto kulo kiek petum ashomobm atimiraki ntokitin nijo sukulini amu itumia oshi sukulini kumok kulo kiek ayierakinye nkera esukul endaa e ore enasai kegol oleng enkitaunoto orkiek amu esiaia sapuk ina kake eret si oltungani amu itum iropiyani teneaku ishomo amir kulo kiek linonok amu oshi ltunganak kumok kulo kiek ainokie enkima tosukulini.

ore pee adol ena siai naa kadamu oshi nanu tax ajo ore tax naa iropiyiani oshi naaitayuni ekodi, aa ore iropiyiani ekodi naa kedung'uni oshi toltung'ani pooki olakitae olmushahara te government, te kounti, olmushara akeyie oba enaa oligira ang'amu, ore oshi ninye taata nenyaka ailep alang' apa , etasapuka esiai ekodi oleng' tekenya, kelo nedung'i oltung'ani iropiyiani kumok alang' lininye olmushaara lilo iyie ang'amu, neeku ore inkuti ropiyiani duo nilo ang'amu naa keeku kutik oleng amu kedung'u kodi inkumok, naa ore kodi naa iropiyiani kuna naya oshi serikali.

enetipat ena baye temuruang amu ore ena siai naa esiai napuoi awuoku enkare , ore ena siai naa kisidai oleng temurua ang' amu ekipuo oshi iyiok aaaaoku enkare too ilturot , peeyie kitum aanoto enkare nikiwuok , ore enaa ena doolta ena tasat tene ewokiti enaare tolterekeny, nadol enkae nagra awuoku eeta enkerai kiti nadol sii ninye iltasati kumok oogira aoku adol ajo egirai auku enaare oleng', ee keoku naaji oltung'ani nepik osikiria lenye ashu epik enoshi gari oo isirkon , pee etumoki awa enkare sapuk ang'.

Ore anadol ena adol ta entasat ene orpapai etii enkopis epresident aa enkopis eruto e kajo tenadol kulo tunganak pokira nakajo esiaia eshooki ishooki ninche oloruka tene amu adol ajo enapita egira aitodolu mbukui metooshieki empisha ajo ore kuna bukui na certificate ishooki duo metaa ltunganak sapukin nishori na embuku kajo enasujie naa ncheriani tosiatin natipikaki ore padol ninche na adol ajo etishipate oleng amu mentoki nalelek tenikichori olorika.